Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol naa ore enapisha naa kegira aitodolu entasat aa emama naibungita nkera are naa ore kuna kera are naa ore entoki kwanza nalotu ndamunot tenadol ena naa ormarei oshipa otii aa emam onkera enyenak tenebo . Ore sii enapisha naa kitodolu ajo kidimayu naa ore kuna kera are naa irmao otoiwuoki tenkata nabo .

Ore entoki nalotu ndamunot tanadol ena na ore Entoki edukuya na ltunganak lenkanyit oashu loanyiti kulo otii enapisha ore si enkae toki nalotu ndamunot ainei na ewueji natii kulo tunganak na enkopis sapuk sidai naa kimaanisha ina mchere ajo ore kulo arashu enapisha nadolta na siasani arashu ltunganak aa najo na sinanu otii siaisa otii enkopis aaosh empisha.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol enapisha naa kengas aaku ore ewueji nitasheyie kuna kera wele ashumbai naa orkijiji ashu emurua natii abori , negirae aisho imbukui enkitengenare naa ore ena naa kitodolu nchere egirae aishooyo ashu amanaa aishoyo imbukui naitengenisho.

Ore ena baye naa enetipat tenkop ang amu ore ena pisha negira aitodolu orbaribara ogirae ae aitobirr naa ore ele baribara tenijio aing'orr neme orbaribara otii atua town orbaribara otii irkijijini arashu atua inkaulele naa enetipat ena baye amu keeku keleleku enapata ata ondaiki tenitaini tolchambai neleleku sii uh elototo esukuul tonkera natii sukuul neleleku pokitoki amu keeku teniyieu nilo osokoni oje naa kisidai orbaribara naa kelelek intabaya endaa ino tesiokinoto oleng neku enetipat ena baye tenkop ang oleng.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa ore ena pisha naa kitodolu uh iltung'anak waare etii orpayian netii entomononi naa ore enkalo enye netii embao naigerishoreki naa oree entoki nadamu naa sukuul nadamu enkiteng'enare nadamu sii ilturruri lorkijanani lontomonok loltasati epuo iltung'anak aiteng'en ata torkijijini kake kitodolu ena pisha ajo darasa etiiki naa kimaanisha nchere egirae aiteng'enisho.

Ore entoki nagira aasa naa ore enapisha naa kitodolu irbarnot naa ore enapisha nitodolu irbarnot oishopito inkilani naigero entoki nabo arashu embaye nabo arashu eyiolounoto nabo neoshito kulo barnot empisha naa ore entoki nagira aasa naa idimayu naa ore kulo kijanani arashu kulo barnot naa olturrur etii arashu ing'ua entumo arashu ing'ua entumo arashu ing'ua enkiteng'enare neku epuoito ang arashu eton aa enagira apuopyie apuo aiteng'enisho arashu kepuoitoi aiteng'en teilo turrur oigero nena kilani.

Ore entoki nagira aasa tene naa iltunganak owoshito oranki enkaji naa ore enaji tenijo adol naa eisapuk neeta imilankoni , nelio imilankoni uni naa ore ina naa kitodolu ajo ore ena naa darasa onkera eoshitoi oranki.

Ore ena baye naa etiiki office e IEBC olosho le kenya ashu bomas of kenya naa ore ena baye nalio tene naa kegira aitodolu enkolong apa nayapishaki orais lolosho le kenya aa oldakitari William samoei ruto naa ore ena baye naa enetipat amu kitodolu inchere idipa iltung'anak arashu wananchi atoosh enkukuo negeluni orais naa enetipat amu kitodolu nchere idipaki ina process nidipaki tesidai ompaka nebaya enkolong nalimuni matokeo.